Mbeca, mbeca nĩ ũndũ wa gũkenia mũndũ nĩ tondũ mbeca nĩcio citũmaga maũndũ mathiĩ na mbere. Kaingĩ nĩ ĩgũteithagia ũkagũra kĩndũ kĩrĩa ũrabatara, ũkarĩha maũndũ marĩa wĩ namo, mathirĩ na mũtũrĩre ũgathiĩ nambere. No mbeca nĩ ĩkĩrĩ na ũrĩa ciethagwo, na kaingĩ itiethagwo na njĩra hũthũ. Nonginya mũndũ akorwo aciruteire wĩra nĩ getha agĩe gũkorwo nacio. Rĩu ningĩ agĩa nacio, agĩena ũigĩrĩrĩki mũingĩ agĩcihũthĩra nĩ getha agacihũthra wega atekwananga.

Thĩiniĩ wa bamĩrĩ itũ, Ngai nĩ atũrathimĩte na ũgima wa mwĩrĩ, ndingiuga he mũrimũ tũkoragwo naguo thĩiniĩ wa bamĩrĩ o wothe, nĩ tũrathimĩtwo na ũgima wa mwĩrĩ tũkaga gũkorwo twĩna mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragwo ya ndĩra na ĩrĩa ĩ buataga bamĩrĩ.

Ũngĩthiĩ thibitarĩ, nĩ ũthiaga gũthimwo ithimi ngũrani. Wa mbere no ngĩnya ũthimwo pressure wone kana thakame yaku nĩ ĩrahũra wega, no ngĩnya ũthimwo ngoro ĩrahũra atĩa, kana nĩ ĩrahũra wega. Rĩũ ningĩ ũcoke ũthimwo ũritu waku wa mwĩrĩ marore kana wĩna kiro njega, nĩũthimagwo kũ kwona kana wĩna thakame yakũ kana ĩna rĩera rĩega rĩrĩa tũgucagia nĩrĩo oxygen, amwe nĩ maroraga nginya maitho, makarora kana maitho maku nĩma nĩmara respond wega mona ũtheri. Kaingĩ ithimi ici cikoragwo ngũrani kũringana na mũrimũ ũrĩa ũrethwo kana hihi kĩrĩa kĩratũma ũthimwo, no icio nĩcio cithimagwo mũno na kaingĩ.

QR nĩ kuga quick response kana gũcokĩa kwa naihenya. Hĩndĩ ciothe mũndũ akĩrĩha na QR, nĩ ahũthagĩra kamera yake kũhũra mbica nyamũ ĩyo ĩtagwo QR ĩkoragwo ĩna, ĩ ya square ĩna rangi wa black na hwaiti kũringana na mũthemba wayo. Rĩrĩa wamĩ, wamĩthoma na thimũ, thimũ nĩ ĩhotaga gũthoma na mwena ũcio ũngĩ w,a wa QR ĩkahota rĩũ akorwo nĩ kũrĩha ĩgatwara mbeca mwena ũcio ũngĩ rĩrĩa wamĩ, wamĩhũra na thimũ na kamera yaku.

Nĩ andũ maroneka me kĩrathi na mekĩrĩte tũrembeko, na kũrĩngana na ũrĩa kũroneka nĩ gũbundithio marabundithio maũndũ matiganĩte ma kũhũthĩra tekinoronjĩ ĩrĩa yũkĩte ya gũ project indo thĩiniĩ wa handũ, kana thĩiniĩ wa white, white board. Maroneka nĩ andũ agima kumaanisha nĩ gĩthomo marongerera na nĩ kwandĩka marandĩka koguo nĩ maragĩ nĩ maragĩĩkĩrĩra ũhoro ũcio mũno makĩenda kũnyita. Nĩ mekĩrĩte tũrembeko kuonania atĩ ũhoro ũyũ nĩ either maikarĩte kũndũ kwĩ mĩrimũ kana mangĩgwatania mĩrimu, kana nĩ arigitani.